Ũndũ wĩgĩĩ mĩcemanio ĩhutĩtie mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ nĩ mĩega, tondũ hau nĩho mũndũ angĩmenya okorwo ena gathĩna ka mwĩrĩ rĩrĩa okorwo mandagĩtarĩ moka gũthomithania ũrĩa mũndũ angĩrwara mĩrimũ ĩigana ona, mũndũ no ahote kũmenya kana ena mũrimũ ũcio kũma o kĩambĩrĩria, noguo okorwo enaguo no ahote kũrigitwo ona ihenya, nĩgetha andũ magatigaga gũteng'era mathibitari-inĩ rĩrĩa mũrimũ, kana rĩrĩa amenyire ena mũrimũ, na hĩndĩ ĩyo mũrimũ ũcio nĩ wĩhĩrĩirie mũno.

Rĩrĩa mũndũ arĩ riiko, no athambie indo iria arĩrĩire iria ciuma na gĩko arĩ riiko no athiige waru, rĩrĩa arenda kũruga okorwo nĩ mũceere, okorwo nĩ, no aruge riiko-inĩ, no aatũre ngũ iria arenda kũruga nacio kana iria akenda kũruga nacio hĩndĩ ingĩ, mũndũ no acurie ngũ okorwo nĩ itara rĩrĩa e riiko-inĩ rĩu, mũndũ no athambie indo, iria ciuma na gĩko, iria ekũrĩrĩire arĩ o riiko-inĩ, mũndũ no aandĩkĩre kana no aige kametha hau karĩa angĩandĩkĩra rĩrĩa e riiko-inĩ.

Maũndũ marĩa matũmaga mĩcemanio ĩmwe ĩkorwo na moimĩrĩra mega gũkĩra ĩngĩ, nĩ okorwo ta rĩngĩ andũ nĩ manyitanĩire okorwo kwĩ na mũnyitanĩro, wa maundũ marĩa mararĩrĩrio hagatiga korwo na ngarari nyingĩ, ningĩ hangĩkorwo, kana no ũkore nginya thiomi ĩrĩa ĩratũmĩka hau, ũgakũra andũ nĩmaraiguana matigatũmĩri okworo hatigakorwo hena andũ ta rĩngĩ gĩthũngũ matiowĩ, akorwo nĩ ta gĩkũyũ kana angĩ maratumĩrĩra gĩthwaĩri na angĩ matiowĩ. Ũgakora akorwo nĩ thiomi irĩa ĩratũmĩka hau na andũ nĩ maraiguana, ũgakora maumĩrĩra macio magakorwo me mega gũkĩra marĩa mangĩ.

Maũndũ ma kĩĩmbeca marĩa marĩrĩirio kĩgomanoinĩ kĩa NCBA nĩ mega, tondũ hau nĩ ho andũ mameyaga kana okorwo, tuge okorwo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ mũndũ no ahote, gũkinyanĩria akorwo nĩ gũtũma mbeca, okorwo nĩ gũtũmĩrwo mbeca, okuma mabũrũri marĩa mangĩ hatarĩ noritũ o wothe, kũringana na rĩrĩa mĩ mĩcemanio yekwo, mũndũ no ahote kũmenya njĩra iria angĩtũmĩra nĩgetha okorwo nĩ gũtũmĩra mbeca, e mabũrũri marĩa mangĩ, kana, hena mĩhĩriga ĩrĩa ĩngĩ ona no maigithie mbeca kũhithũkĩra mbengi ĩyo ya NCBA.

Kũruta andũ maũndũ megiĩ mbeca no gũteithie mũndũ tondũ, nĩ tuge ta rĩrĩa mũndũ arĩhwo no ahote gũbanga mbeca ciake, akamenya mbeca ici, mũcara wake ũrĩa ekũũtũmĩra kũringana na ũrĩa ũigana o wega, akamenya he mbeca iria abataire iage ta rĩngĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ma hi nahi, amenye he mbeca iria abataire okorwo nĩ kũgũra irio, amenye he mbeca iria abataire kũrĩhĩra okorwo nĩ ciana ciake thukuru, okorwo nĩ kũrĩha nyũmba amenye mbeca icio. Mbeca iria cia tigara agaciga kando nĩ getha ta rĩngĩ no acitũmĩre thutha-inĩ ta rĩngĩ hĩndi ĩrĩa akũra.

ĩĩ niĩ ingĩkora mũrĩu no ndĩmũrogote, tondũ mũrĩu ti mũndũ mũũru, na ta rĩngĩ ona agĩthiĩ kũnyua njohi ndekũnyuaga nĩ ũndũ wa kwenda. No ũkore anyuire njohi ĩyo nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa enamo, ũgakora nĩ kweheria ekweheragia mathĩna. Rĩu anyua njohi nyingĩ akoma mũtaro no aurĩrwo handũ hau kana arĩo nĩ nyamũ ya gĩthaka. Niĩ nguona ta ingĩmuoya ndĩmũtware gwake andĩkorwo nĩ ndĩmũwĩ tondũ nĩ wega gũteithania.

Kaingĩ nyaga cikaraga kũndũ kũrĩa gũtaraga riũa, ũgakora ĩraikara kũndũ kũu. Na gĩtumi gĩa gũikara kũndũ kũu nĩ tondũ ta rĩngĩ ĩna magũrũ manene marĩa mangĩmĩteithia ũkorwo nĩ kũra hĩndĩ ĩrĩa yagũmĩrwo nĩ nyamũ ya gĩthaka. Na ningĩ nĩrĩ ihenya mũno, tondũ tuge ta rĩngĩ nĩĩhotaga nginya kũrĩra nginya akorwo nĩ mũrũthi na wĩ na ihenya. Ningĩ wũmbirwo wũikarage kũndũ kũu, tondũ nĩkuo ta rĩngĩ ũngĩhota kũrekeria matumbĩ mayo na makinye ma kũgĩa kũgĩa twana twayo o wega.

Ibũyu cia gũtaha maĩĩ nĩciĩkaraga ihinda inene cingegatũrĩka, ũgakora gibũyu nĩgiikarĩte ngina mĩaka ngina mĩrongo ĩtatũ gitarĩ gĩatũrĩka. Rĩu ũgakora ngina okorwo gibũyũ nĩgĩathikwo gĩtihotaga ngina gũbũtha, rĩu ũndũ ũcio ngina ĩbũyũ ĩmwe nĩũkoraga nĩũkoraga gĩbũyũ kĩagwa ngina kina maĩna gĩtinatũrĩka, kĩu nĩ gĩtũmi kĩngĩ gĩtũmaga andũ mende kana andũ aĩngĩ mehokaga ibũyu gĩa gũtaha maĩ na ningĩ ibũyũ cia nĩ njega tondũ mũndũ angĩcithambĩa nĩ itheraga wega na citinungaga thĩinĩ.

Andũ no mũhaka mateng’ere ũtũroinĩ wa o mũthenya, tondũ tarĩngĩ nĩmarenda indo iria cia kĩmũthingĩ, icio nĩ indo iria okorwo nĩ irio, okorwo nĩ nguo, okorwo nĩ kũndũ kũrĩa maikaraga, na indo ici cia o kimũthingi, nĩ no mũhaka ciume mbeca, na mbeca cionekaga, na mũndũ kũruta wĩ, kũruta wĩra. Rĩu ũgakora mũndũ, no mũhaka arute wĩra kana mũndũ okĩragio nĩmaundũ marĩa me ma? me make. Ũgakora mũndũ ũcio no mũhaka arute wĩra nĩgetha one indo icio cia o kĩmũthingĩ, na he andũ angĩ ningĩ mendete maica ma igũrũ ũgakora mũndũ nĩareka okorwo nĩ ngari, na ngari ĩyo no mũhaka yume mbeca nyingĩ. He angĩ mendete gũikara gũthiĩ okorwo nĩ raha ũgakora kũndũ kũrĩa arathiĩ, kũrendeka mbeca rĩũ ũgakora mũndũ ũcio no mũhaka etũme o mũthenya o mũthenya.

Bendera ya Kenya ĩkoragwo na marangi mana, twanjie na rangi mũirũ, ũcio nĩ rangi ũrĩa wonanagia rangi wa andũ arĩa a Kenya, na tũcoke rangi mũtune, ũcio rangi mũtune naguo wonanagia thakame ĩrĩa yaitĩkire hindĩ ya hindĩ ĩrĩa andũ maruagĩrĩra wĩyathi wa Kenya, ningĩ tũthiĩ he rangi ũyũ wa mahuti ,ũcio naguo wonanagia mĩmera ĩrĩa ĩkũraga gũkũ bũrũrinĩ wa Kenya, tũcoke tũrĩkie na rangi ũrĩa mwerũ. Rangi ũcio naguo wonanagia thayũ, na ũrũmwe wa akenya.

Mĩraini ĩyo ya rangi wa ndathi nĩ ĩteithagĩrĩria mũndũ kũmenya, kana mũndũ ũrĩa wĩna ngari kũmenya harĩa abatie gũkinya, na to ngari tu nĩ nginya mwĩthikiri, kana nduthi, kana ona nginya tukutuku, nĩgetha ĩkanyihia nyihia mĩtino irĩa ĩngihanĩka, na mũndũ abatie gũkĩra raini ĩyo rĩrĩa arora amenya, arora amenya hatirĩ na ngari angĩ ĩ mbere, kana ĩthutha wake, kana gũtirĩ ngari angĩ ĩrahetuka, na raini icio cĩakĩragwo akorwo nĩ barabara-inĩ iria irathiĩ njĩra ĩmwe, nahe barabara cithiyaga njĩra igĩrĩ, ũgakora kwĩ ngari irathiĩ na ingĩ iracoka, rĩu mũndũ ndabatarĩ kũhetũka atekũrora kana he ngari either ĩrathiĩ kana ĩracoka.

Atongoria a bengi nĩmararorete, magĩ, ũrĩa mangĩhotithia bengi, ĩkorũo na andũ aingĩ, ũguo nĩkuga, atongoria a bengi makaheana, nĩmaraheanaga ngombo, na, mbeca, mbeca nini cia njoherera, kana iria makarĩha nacio thutha wa magĩcokia mbeca icio, nĩgetha andũ aingĩ mahote kuoya mbeca icio, ningĩ, a, andũ makĩrĩha indo makĩhũthĩra bengi, atongoria a bengi nĩmarorete na maka, thaĩrĩra mbeca iria mararĩha nacio, ũgakora mbeca nĩcianyihanyihĩtio, mwaka ũcio ũrathirĩte nĩgetha, andũ aingĩ, mahote kũrĩha indo nyingĩ nginya nĩũndũ wa andũ arĩa marĩhagũo nginya tũmĩcara tũnini.

Arimũ no manyite mbaru gĩthomo kĩa njaa wa irathi, na kũgayania mathaa marĩa mabataire gũthomithia thĩiniĩ wa irathi, na marĩa mabataire gũthomithia njaa wa irathi, na mangĩka ũguo na kũnyita mbaru kana kũnyitanĩra na arutwo. Okorwo nĩ gũthii njaa gũthaka mũbira, arimũ acio magathaka na arutwo, nĩgetha arutwo makona mũbira nĩ wa bata, okorwo nĩ gũteng'era ũgakora arimũ onao nĩmarateng'era, na nĩgetha gĩthomo kĩu kĩanja wa irathi kĩnyitwo mbaru nĩ arutwo othe.